Ochome oboishen matatu chebo emet tii kosir oboishen kasit ah owendii oldo agetukul nko town nii anan ko olda agetukul amun an yeboishen karit nemingin anan ko karit ne private tii ko koyoche ial muanik ko mua ko nibore iker tofauti nebo ial muanik kii ak iboishen karit ne nebo matatu ko kokali ko Kali eial muanik ko koteboshen karit kityok nebo matatu. Koraa ko yeamun chitukul koboishen in karinyin nii ko ibu jarm en oret mou yon kokiboishen chitukul matatu ko iku nekit matatu aenge ana ko matatu oengi koyome bik chechang mou yeboishen chitukul karinyin karinyin ko chongoitu karishek en oret tii koib jarm koraa.

Ah oleowenditoi tow kongeten ole omenye, omenye oleu pitoni en oinet so ochorugee akioi oinet. Yaitu aoinet tii alande oboishen etyet, yekalande en etyet tii owee otokigee chepkilet ake newendii kotokosta koi koit koite yemiten lam koyai yemiten lami ko mii newendii kowendii eutab katami ak newendii eutab tai, owendii obune eutab tai. Yowe ibun neutab tai inyoruu Koraa aah lam age newendii kotokosta ak nerekto so omome newendii kotokosto ait town mo moo oret inee nekoo motakenii. Moibe saishek chee moibe ot minitishek Cheshire taman ak angwan anako taman taman ak mut taman nekit minitishek taman taman taman ak mut ait.

Ochome loiset nebo pikipiki kosir nebo matatu amun yeboishen pikipiki komuch irat tukuk tuukul lii en kasarta aenge oh imuch koraa otepen barakiat ko yeamuan ialen matatu konyolu inde iss tukuk butit tab matatu ako nyolu Koraa iliipan ngecheret ngung neteben amun makoi otepen butit. Koraa ko loisetab pikipiki ko kochokinokse amun wendii piikipiki kochokto mou matatu konyolu itekanyi konyi bik so nguno komesibite en sait nekemokinii gee. Kotko konyolu ilaa tukuk akoi elenyoru chito, chit nekochinii tukuk chotet tii sikopit koib koba olenyolu komuch ko kanyin chichitet yii6 tor kwo ko yeloisen pikipiki ko chokto pikipiki ko sib inyoru ko ityin koba koyai kasishek chik chekomoche en sait nenyolunot komachelewa .

En oleimenye ko tos toche ketindetab pikipiki nekit elibushek oeng en betut amun kongeten oleimenye akoi town nii ko nekit siling bokol ko ngele nguno kamut bik nekit taman nii ak kowek bik nekit taman ko chono ko nekit elibushek oeng. Ko imuch koboishen rabishek chuu kolipani kot tii kotko menye kot ne nebo nebo pilotit tii ah imuch koraa koboishen kwam omitwoki kyik omitwokik cheome anan ko cheome lokok chik. Imuch koraa koboishen kosomesa loko chik kii ana ko, imuch koraa koboishen koriben family nenyinet ngele Koraa komara komiten ah chito nemioni en in family nyin nii koimuch koboishen Konya inendet ana ko ingele kasari komiten eh katit chuu en SHA, NHIF chotet komuch Koraa konde rabishek chotet tii siyon kabit kii agetuku en konyunet kou komia lakwet komian kwondanyin nii ana komia chito agetukul netupcho komuch kotoretok kobun katik notet neliponi nekit kila arawa ana ko kila wikit.

kararan konaai murenik ak tibiik iih kochob amitwogik koboishen kwenik iih amuun ingele ingen kityo koboishen kasiit iih, ko mara ite kasorweek che mara kagobeek kasiit iih ago motndo rabishek cheimuch konyiteen koraa kasiit, koo kaigai ingonai nebo kweniik iih amun kweniik iih inyoruu sait agetugul, imuuch baicheng en osneet kweniik boinyoru konyagololoske haraka, koraa ko imuuch ingen koboishen negobo biogas, koo biogas ingen koraa kolee nyolu ingelee tuteen kora ptangasinik iih chegabiit betut noteet kotoor komololoske maat, koraa kot komongen koboishe nebo sigirii koo taam kotekeni, taam koibe saiit neoo sigirii sigolalak mauu maat, maat kityo indooi chepkuut maah iityaar kibiritit kogagolalal maat, koo sigirii yoche icheng kwenik chemengechen yoche icheng magaa ooh maraa magaa oot sait notet iih kogali koraa anan koomotomiten tugeet norikyine anan twoonen magaa ichotet anan yecheen ago nyolu iteitei komengegitun sigobiit kololyoo, so bo komonuut konai kochob amitwogik chitugul iih koboishen kweniik.

Ketach beek litaishek tiptem en ole omenye ko ngele buch chii amun tindo chitukul tapinyin nii en kot so nguno nii ah imuch kotokigee chitukul lii olemokto ah kit noyoe soker kole tililen beek cheoyee ko imuch inde eeh safeguard tii ana ko imuch amoo so nini sokonorii en teret. Koraa komuch ah oboishen ah ibchuchuket achuchukan kabisa nekit sabarishek nekit mut ko beek chukata chukobo oeng chukobo somok ko mii tofauti nibore iker beek chukataa ak che chebo mwisho yon kerichuchuka nii, kotililen che letyin. Ah Koraa ko imuch chii, Koraa ko imuch onde chlorine anan ko Koraa yekinde chlorine ana yekonde water guard anan ko kara chuchukan nii ana ko karaburgey oune kabisa teret kabisa your okere ole tilil orit. Yon kotililit orit tii orongi beek chute tii ak akonor en olemoityin lok kii ana ko ele tiilil elemimiten ah chabuuk agetukul.

bo komonuut kariit ab mkokoteni yon uee biik kongeten komosta agenge agoi agenge amuun iih machitugul nemuche kolubaan bigibigi anan machitugul nemuche kolubaan matatu koutechi tuguuk, koraaa koo mkokoteni imuch kola tuguuk chechang mauu bigibigi imuch indee kitandeet, inde meseet ak inde ngecherook ak inde tuguuk tugul chetinye en koot iih een sabariit agenge, imuuch kwoo kityo sabariit agenge komoigu kali, koyende pigipigi koor inge maimuch iss iinde pigipigi kitandoshek inde meseet en sabariit aenge, ko ngunoon koyoche kwoo ak koweske ak koweske, koraa koyeboishe mkokoteni komagali kouu pigipigi ngelee kwoo konyiil aenge mkokoteni konegiit um aaah silingishek konegiit siling konoom ko ago yoon kogowo kityo konyiil agenge ago kayaam kityo tuguul barakyaat en mkokoteni inotoon, koo yeboishen pigipigi ko negiit kwoo konyil agenge konegit siling bogool ak inaai kole mara kwendii negiit konyiil oeng anan ko somook ko yono ko negiit koiboishen bogool somook bogool angwaan kwoo.

Kioretech baetab inchirenik kotinyengee miten bik che kelenji en sipitali matkwam pendoo agetukul nepirir ne red meat so ko ngunon nii nyokwome nchirenik. Ah Koraa ko bik che cheboe nchirenik kii kosiche rabishek cheboishen en en kasishek kyok chebo kila kou kosomesan lok kwak kii kwal omitwokik kii kolipani korik kwak kii ako kiboishen kilipan mara sipitali kou non. Okose toboishen orani bo baetab nchirenik ah emet tii amun nii amun imuch kebaen inchirenik en emoni ak keib koba emotunwek alak ko kesiche rabishek ko emet ko kipagenge tukuk amun yeba emet age kowolokse komie ak kosich rabishek. Koraa kobwone tourists konyo kokere olekiboito ak komoi kinet olekiboito, olekiboito inchirenik chuton Koraa.

Oret noboishenl ates iyotet nebo tukab kipkaa ko ichakwan kirgit ne nekim ak kirgit netam kotinye iyotet nekararan anan ko tinye quality nekararan. Koraa ko yon kokonyor kirgit tii konyolu koraa kebai kebai kabisa kobiyo marurek, lusan ak molasses. Yeka kobiyo kopitu ko iyee iyee moita nekararan nii Koraa konyolu kechopchi olerue ko karanit motko ruu olemiten koik kii anan ko olemiten ah beek Koraa konyolu kepite somat konam kerpesik chechangi kokile korotik koiku kochorireni teta komo iyee moita netinye afya anan ko moita nekararan.

Ele ochertoi kipoitinik chuk en imbari ko mara yon komiten kotemishe ana ko kisemberi pandek anan ko koyoe kasit agetukul en imbari ngoit saa nne oibchi chaik kii ak mara kit nekiomdo chaik kotko komiten komara pute pandek kii ko tor yetwo en putetab pandek kii omukutyi pandek tutentuten, kotko2 mara komiten kosemberishe mara ot kosemberi mananas anan eh mananas obutyi mananas nekit aenga enge koin koba korik kwak anan ko oeng oeng. Kotko komiten mara kosemberi marurek ana ko kobute chaik kii kotko miten ndisinik kii imuch otilchi nekit aenge ana ko oeng kopcheat agetukul anan ko kotko miten ah kotko mara komiten ko kosem kotutu marakwek kii anan ko kosemberi marakwek kii omukutyini marakwek chotet tuteno kosich agetukul tuten tuten.

En koroni keboe soiti ko tugaa kotiyengee ye mokiboe neko kotiyengee ah woo ropta soidi ako woo koristo ako neko sanasana komomoi momoi emet ne woo ropta ak kokaitit. Ah Koraa kemine chaik amun amun roponi roponii kila kila akokaiti Koraa ko ngunon konomegee chaik kii ak oldo oleroboni. Koraa kemine mananas, mananas Koraa konomegee ak ngungunyatab koroni ak Koraa ko moche ole roponi kotiyengee ah sikorur mananas sii ko konyor ropta nekararan nii ak asista kiteno ko rure mokele moe asista soidi . Bik oleo ko ngokee mananas komie en emet newoo mat lesikoror tukul. Mananas sii konyolu komiten emet ne nemii ropta ak asista kityok kiteno, asista kityok nebo kororen nibuchi konkorut mananas yon ngalek chon tukul lii ko nyolu korut en emet ne nemii nemii ropta. Koraa kemine pandek lakini komara pandek chechang kou korotunwek alak kou Eldoret anan ko emet oldage.

Ole ripto temik en yuu oleoketen tugaa komara tindo chito imbaret nekit hekarit aenge kipchee kopcheopchei konyile nekit angwan ko yon miten tugaa bomet netai Koburen yotet nekit wikishek oeng yekokobek wikishek chuu oengu ko kobit tugaa ako akokere bomanikataa ak koyotyi Bomet neolbo oeng. Yoche kopit tugaa sikor simatkoib ah mio tyonkik alak tukuk lii cheibote tugaa koba bomet nebo oeng, kobur Koraa en bomani Kobo oeng nekit ah wikishek oeng koba nebo somok kouno koun nebo somok angwan kounono, sikai kobendii kiunitet tii ko siko kokochi kasarta suswek korut en chuu iko ak Koraa kotko miten ah mionwokik kii anan ko tyongik alak tukuk chekitindo teta chekibun ot ibtangasinik anan konee nee ko mosiche kasarta kotakonyo konam teta amun rebur mara komiten boman nikataa ko kikayai ptangazinik en yotet tii kosikoba nin inko ko komeitos amun mosiche konam teta.

Iboru tekisto kwonyik en boishet kwak yon tesetai yon omishe kou iburkechi omitwokik kot ko ko koiti omitwokik kii ako ndechi sanit. Koraa konyoluu ko kokeechi beek koun eut boyot, Koraa konyolu maamra6 yon korue ako komiten chuket kotesetai kokwoye kochobe omitwokik kii Kobo kongeten mokele kure en chiket, yomii mara koi woo kure en chiket en soutit nei yoche kityok konget chepyoset tii ak kwo koba ko kobakonget. Koraa ko kokochi ah boyondenyin chepyoset tii kwomis koyom kwomis Lok, nyolu kwomis boyot tii sokwomiss Lok ak kotko nyolu kwomis tukuk ah kipagenge konyolu kokokimolchi boyot Teri matkwam ak lok. Ah Koraa ko tekis ikochopchi chepyoset boyot omitwokik che onyiny notet inyoru boyot mo omishote en hotelishek anan ko mowendii kitu age bo kwomishe ana koraa ko mochenge kwondo age.

Bokomonnut keboishen tukukab chetinye lpkeiyet yon kimondoi bii kemoo kouu tochit, tochitab simoit, d-light alaa ko tait amun yon imondoi chito sang langat komotoku imuch itiech tiong'ik alak ko tiongik alak komuch kosusin kouu mara yon katiech chito indaret amun kamakotoku kosuse anan ko tiech kiit nee kotiech sokiotab indisiot kochabaita komuch koumian kora komuch kochut chito kering'et yon mara kamakotoku langat kochut kering'et kobuluk, kora komuch kotuyo ak chorindet en bii mara komiten chorindet nekomoe nyokochorso en koyoton ko yemanda chito amaa tochit ko lopkeiyet aketukul komuch konyokochut koo chito komoker nekomondo .

Yon okwonye kimiet tii indoi indoi maa beek korong beek nekit ikombok somok kii anan kwangwa tiyengee Koraa kole okwonginii bik chetyana yekonde maa beek kii akany nekit minitishek mut tii yoe kochumugan mokele minitishek mut inee strictly nyolu kityok ikanyi tor kochumukoso beek, yon kokochumukoso beek kii inde inde unga inde bushek. Yekende bushek inam any ikwany Ii ibe mukanget tii akinam igorgoren igorgoren igorgoren ak iweche iweche tor ko tor konamak komiet tukul yon kakonamak kimiet tukuk lii ichechu in mat ichuchuche mat nekit minitishek oengi koror mutyo kotakorur mutyo. Yekokobek minitishek oengu iweche Koraa komosin inko Ii kotakorur Koraa nekit minitishek oeng , yekokobek minitishek chotet oengu imolu ok inde kisyet. Inde kisyet anan kosanit imuch kityok imolu akinde kit agetukul neketinye.

Yah keboishen sanit ne gakigochinen ngogto ak sityo nyokeboisien chito age kwomisien amun imuch konam mianwakik ab ngogto kou rebis "rebis",ko mianwakik ab ngogto ko keboishen ngokto sanit kwomis ak yetwae ko nyegoboisien chito age kwomisien sanit notetan koname miandab rebis kora ko kora koimich konaam kobiefen kou ngokto imuch konaam kopot ngopore ngolale kopote kora koimuch konaam koutut borto tugul ak ingebore kigochi kerichek alak tugul anan ingebore kiil borto akin kerichek che imuuch koisto koutut komapendi

Koburet nemie kemwet kelyek komokiruyo amun ye yeru ak kelyek chemuren nii koimurite eh moro morongetishek ak sitit, Koraa ko yon korur chito ak kelyek chemuren nii ak yon korur chito ak kelyek chetililen chekakimwet tii ko sib konyoru ruondo sibkorue chito nekamwet kelyek sibkorue. Koraa ko yon korur chito ak kelyek chemuren nii mara kotindo ngatatek komuch mokeree ot sitit anan kokere morongetishek amun mara ko koui ii ngatatiat nekotindo en kelyek. Koraa ko kotko the ak chito koo bore kelyeka chito age kot kelyek kii chekakimwet ko iko uncomfortable chito ne nekorur twan Koraa. Koraa ko yon mamwet chito kelyek kii ko yoe morongetishek kokwergee.

Cherset netot ikochi bik chekete karishek kii kotiyengee kokoba barakiat nyosutikab oret tii ko nyolu motko motko katit en speed nemii barakiat nyolu koo koboishen oret ne nenyinet kotko nyolu kiketen oret ne oret nebo katami ko motkwo nebo tai kotko konyolu komiten nebo tai ko motkwo nebo katam. Koraa konyolu kosib ngotutikab oret kou kotko kokile koboishen speed nebo speed nebo nebo artami koboishen notet motoboishen nebo bokol ako kokilenji speed nebo artam. Koraa komiten ah komiten kiboru koborunoik chebo oret cheu yon mara kokinde postait nebo miten pumbs ana ko miten Lok che bune oranitet tii ana komiten ah tyongik konyolu koget mutyo Ingele nguno yon mara miten pumbs chechangi koyon yon kakorikta yotet tii konyolu kobun speed nemiten ngwony simat kopit Koraa nyosutyet agetukul.

Tuguk cheibu nyosutik ab maat en korik kyok ih kou yan mara miten soketit nemakichop komie mara togu wainik ih ko mokituch komuch koib nyosutiet ab maat kora ko mara yon miten gasit ne mara tindoo koimutik anan koime chito ne mara kokwonye ana ko koboisien gasit noton kora ko mara yon miten look chemengech ako mara kebakakte soketit komeker ana ko mara yon konyokotiny ak beek anan ko mara yon miten wainik chebendote en ng'weny yon konyokonam lakwet ako mara konam ak beek ih ana kotumji beek kora komuch konyokomel lakwet wainik chotet ako mara wainik chotet kokamokotukotin komuch kobit nyosutiet ab maat kora

Oldoik kab pandek kii ko kikoboishen rotilishek che chebo makornatet ko olekimukto simatakotesta kit neu notet tii ko nekoto boishet rotilit kopomoni koboishen kityok rombo anan ko chepkawa kopimanen pandek. Koraa ko ndomukoksei konyolu kotindoi ah temindet aketukul rotilinyin kou mara kotko nyokwole olindet tii en imbarengungi konyolu ko koribimonchigee iboishen rotilingung. Ko yotet tii komosiche nafasi kochorin Kobo ngele nguno konyo ak rotilinyin nii moi nyokopiman ko yon keipiaman ak nengunget ak opiman okot komiten yoton anan nii ko kotko miten chito netindo ah ngomnotet akobo moshinit tii koo imuchi koyat moshinit notet tii ak koker kotko mara ko miten olekichooto akopiman konam kopimani Koraa.

En ele omenye en ele omenye kioldo nekit ah konom ko ele kiboishoito yon kikwonye ko yon kende maa beek kii ako kokochumukoso inde bushek nekit eut aenge korong, koyon kende bushek nekit eut aenge kopiitu tukuchon mugulen chomugule nii chemengechen anan ko cheyechen kole, ko yon kakopit tii inome kipirpirit nikano akinam ipirpir ipirpir ipirpir en orit en soburyo niten nikende in beek kii ak bushek , nyolu ipirpiri your ko kakoigeit uchi tor komokomiten tukuk alak tukuk lii chemugulen anan ko meikere tukuk alak chemugulen. Iteshi Koraa bushek tuteno chenekit bo eut aenge akipirpir Koraa ipirpir ipirpir yon kokonekit mokopirpirokse ibach akinam any iboishen mukanget ingwanyi ak iwekinii kiimiet.